Pith mag olemo, weche pur gi oala, yore tich, pidho chiemo, rito alwora e yo maber, keto ngima bedo maber e yor pith maber, gak e ngima makare kwa chamo chiemo man gi nyise moromo, jiwo oganda kata rowere mondo odonj e tij ndalo.